Andũ a rũrĩrĩ rwa Embu rĩ, nĩ mahũraga ndarama rĩrĩa marakũngũĩra mambura matiganĩte, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwao, na mambura marĩa mahũraga ndarama nĩ mambura ta ma irua hĩndĩ ĩrĩa mwanake arĩkia kũrua na nĩ kumĩra araumĩra, maambura mangĩ nĩ hĩndĩ ya ũhiki, hĩndĩ ĩrĩa mwanake na mũirĩtu matua kũhikania nĩgetha mathiĩ magaikaranie. Hĩndĩ ĩngĩ, nĩ hĩndĩ cia rũracio kana rĩrĩa mwanake arathiĩ kũgũra mũirĩtu na rĩrĩa kwĩna maũndũ macio marekĩka ma kwĩharĩrĩria nĩ ũndũ wa ũhiki, hĩndĩ icio ciothe ndarama nĩ ihũragwo. No hĩndĩ ĩrĩa matahũraga ndarama nĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna kieha, rĩrĩa hena mũndũ akuĩte, rĩngĩ nĩ mathiko kana nĩ macakaya andũ a rũrĩrĩ rwa Embu no kũhorera na gũcakaya.

Ũyũ wĩtagwo ũme, na ũme kaingĩ na kaingĩ, ũthiaga hau thĩ wa mahuti, na ũkarĩaga mahuti mau, na nĩ ũciaranaga mũno na kũrekia matumbĩ, ng'ano iria ndanaigwa, iria cikoniĩ ũme, nĩ atĩ ũme nĩ wendete nyeni mũno, nyeni mũthemba wa thũkũma. Na rĩrĩa ũme wagĩa nyeni mũthemba wa thũkũma, nyeni icio citigĩaga na thoko rĩngĩ, tondũ ũmwe ndũkoragwo wendetwo mũno nĩ andũ. Ningĩ, nĩ ndĩ ndaigwa ng'ano kana ngaigwa maũndũ atĩ ũme rĩrĩa waũrĩa nĩ mwega na thakame yaku, atĩ tondũ nĩ nyama, na nĩ ũgũtũma ũnore na ngothi yaku ĩtuĩke ya kũnyoroka, no ndingĩtĩkania na ũndũ ũcio.

Harĩ nyama ĩcuragio mbucĩrĩ-inĩ, hagĩrĩirwo gwĩkĩrwo gĩcicio, na hatigagwo oro ũguo, hatarĩ hahinge, nĩ tondũ, nyama nĩ yagĩrĩire kũigwo ũndũ, rĩera rĩkũingĩra, na ĩhuhie wega, ĩtarĩ na kũgĩa na rĩera rĩũru, nĩgetha ndĩgatuĩke ya gũthũka naihenya. Ningĩ, kĩndũ ta nyama, nĩ kĩndũ kĩa goro mũno, na kũguo mũgũri, rĩrĩa arenda kũgũra, nĩ agĩrĩire akona nyama ĩrĩa arenderio, akona harĩa aratinĩrio na agathuura harĩa ekwenda, nĩgetha, ndakarutĩrwo nyama onakũu, ekĩrĩrwo nyama njũru atekũmenya. Kũguo, nĩ hagĩrĩire gũkorwo handũ mũgũri nĩ arona, nyama ĩyo, na ningĩ, nyama ĩyo nĩ ĩraona rĩera rĩa kũigana, kũguo ndĩgũthũka naihenya.

Itax rĩ, nĩ mũtambo wa thirikari, wa wa gĩtekinoronjĩ, ũrĩa andũ maingĩraga intaneti-inĩ, kũihũria magooti mao, marĩa marĩhĩte kana monganĩtie thĩiniĩ wa mwaka mũgima. Angĩkorwo mũndũ ena nyũmba, nĩ aihũragia, arĩhĩire igooti rĩake rĩa nyũmba mbeca ciagana atĩa. Na angĩkorwo mũndũ ndarĩ na wĩra arutaga, nĩ aihũragia, atĩ ndarĩ na igooti arutĩte thĩiniĩ wa mwaka ũcio. Ningĩ angĩkorwo nĩ mũndũ nĩ mwarimũ, kana ndagĩtarĩ, kana mũruti wa wĩra wa kambuni, ona kana wa thirikari, igooti rĩrĩa matinagio, nĩ marĩihũragia hau, mũtambo-inĩ wa ITax, nĩgetha thirikari ĩka hakikisha atĩ, o mũndũ nĩ arĩha igooti rĩake.

Ndĩrona andũ aya, kana ndĩciragia atĩ, andũ aya, nĩ andũ arĩa, mathondekaga magongona, nĩgetha magongona makagucĩrĩria. Na wĩra wao, thĩiniĩ wa magongona, nĩ gwĩkĩra mahũa, na gũthakaria, na indo ta mbaruni, na gũbanga, na mũbangĩre ũrĩa ũkũgucĩrĩria andũ, na kũrehe gĩkeno thĩiniĩ wa igongona. Rĩu, nĩ maroneka mena cati, kana yunibomu, cia rangi wa macungwa. Kwoguo, nĩ kambuni mararuta wĩra nao. Na nĩ mararora thimũ-inĩ, kana intaneti-inĩ, mũbangĩre ũrĩa mwega wa magongona, ũrĩa mangĩhota gũbanga igongona rĩrĩ naguo.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ndĩrona tarĩ andũ mareyandĩkithia na tondũ nĩndĩrona indo cia haha cigĩtwo noũkorwo nĩ andũ arĩa morire kwao hĩndĩ ya mbara na rĩu nĩ mabataraga ũteithio koguo mareyandĩkithia haha o mũndũ na kĩndũ kĩrĩa arabatara nake mũndũ ũyũ wakũrora ũgitĩri akarora nĩya marĩtwa mao na marĩtwa marĩa araheo nĩgetha ahote kũmanengera indo ici o mũndũ kũringana kĩndũ kĩrĩa arabatara na kũringana na thĩna wake nĩgetha hatikagĩe andũ mekũheo indo maita mere kana haheo andũ marabatara ũteithio.

Mũndũ ũyũ wĩ haha, nĩ aroneka nĩ gũthomithania arathomithania ũhoro, ũrĩa ekĩrĩte thĩiniĩ, wa bũndi ĩno ĩĩ haha. No akorwo nĩ ũndũ aumĩte naguo, arenda andũ mamenye. Kana nĩ mwarimũ ũrathomithia arutwo, nĩgetha mageka kĩgerio na mahetũke. Ingĩruta mũndũ gũthomithania, na kũmũĩra ũũ, mũndũ endaga agakorwo ekĩrĩte nguo njega, irĩa aiganĩrĩte nacio. Na ningĩ, ũgakorwo wĩ mũkenu, ndũgathiĩ kuoneka ũrakarĩire andũ. Ningĩ, ũgakorwo wambĩte kũrora maũndũ marĩa ũgũthiĩ kuuga, nĩgetha ũmenye ũrĩa ũrera andũ, na ningĩ, worio kĩũria, ũkahota gũcokia.

Icera-inĩ rĩa Maasai Mara no wone nyamũ nyingĩ mũno cia gĩthaka, tarĩu no wone nduba, no wone, mbogo, no wone njogu, ningĩ no wone ndwiga, o hau nĩgũkoragwo na ibarũ, na nginya nĩ gũkoragwo na nguyo, na nguũ. Ona ing'ang'i nĩ gũkoragwo nacio na kuũguo wathiĩ Maasai Mara nĩ ũkuona nyamũ nyingĩ mũno. Ona no kũrĩ nũgũ, na no kũrĩ nginya therũ.

Rĩrĩa ndona karatathi gaka, kena marĩtwa ma andũ, na ningĩ, ona nĩ kandĩke maũndũ ma andũ. Ta namba ciao cia thimũ, namba ciao cia ibandĩ, tarĩngĩ ona nĩ hakoragwo na emĩro ciao. Na rĩmwe ona hagakorwo nĩ handĩke harĩa ũngĩmakora, na ningĩ nĩ hacaine. Rĩngĩ karatathi gaka kandĩkĩtwo handũ andũ marĩ mũcemanio, no, nĩ ndĩraigua thithi mũno ndona ũrĩa kaiganĩtio ũũru na gagakũra. Ũguo nĩ kuonania, atĩ karatathi gaka no koywo nĩ andũ matarĩ na wendi mwega, andũ mena meciria matũku, na mahũthĩre ũhoro wa andũ aya meyandĩkithĩtie haha, gwĩka maũndũ mooru, ta kũmaiya, na kũhũthĩra maũndũ mao ũũru.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, ndĩrona nĩ andũ mabangĩte raini bengi-inĩ. Na o mũndũ arĩ he mũheani wa motungata wake mwanya, akĩheo motungata marĩa ekũendaga kũheeo. Hihi nĩ kũruta mbeca, kana nĩ kũrorerwo maũndũ ma akaunti yake, ũrĩa maikarĩte, na kwoguo, andũ aya aheani a ũtungata, maikarĩte o mũndũ keheri-inĩ, nĩgetha mũndũ ũtungata ũrĩa araheeo, mũndũ ũcio ũngĩ ndakae kũmenya. Angĩkorwo nĩ mbeca araruta, gũtirĩ mũndũ ũkũmenya nĩ cigana. Kwoguo, hena kũiga thiri, na ũmwanya, ũrĩa wĩ kuo bengi-inĩ ĩno.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ nambere haha, ndĩrona mũndũrũme ũyũ akĩnengera mũirĩtu ũyũ, kana mũtumia, gakandi. Mũndũrũme ũyũ e mwena wa agũri, nake mũtumia kana mũirĩtu ũyũ, e mwena wa mwoi mbeca, kana mũheani wa motungata. Koguo, no hakorwo mũthuri ũyũ, nĩ kũrĩha ararĩha, nguo enda, kana ekwenda kũgũra, rĩu, mũheani ũyũ wa motungata, oe kandi, arute mbeca ho mũigana ũrĩa mũthuri ũyũ kana mũgũri atuĩka wa kũhũthĩra.

Ndĩrona haha aya nĩ aruti a wĩra a kambuni ĩmwe, na hihi nogũkorwo maya nĩ mathaa ma ranji aruti aya a wĩra mauga mambe marangie, tondũ nĩmaroneka makenete. Na kũringana na ũrĩa maikarĩte, ti maũndũ ma kĩwabici kana ma kĩmotungata mararia, no nĩ maũndũ mao kĩũmbe. No makorwo nĩ gũteithania marateithania ũhoro wa wĩra kana kĩmũtũrĩre kana ona kwaria maũndũ mao mwanya marĩa makonainie na wĩra kana makorwo matikonainie na wĩra.

Rĩrĩra ndona ũũ kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ ino nĩ kambuni ĩrĩa ya kwendia indo mũtambo-inĩ kana online ũrĩa ũtarabatara gũthiĩ nduka yao kĩũmbe kana gwĩtwara wee mwene nĩ getha nũgũre rĩu andüũ maingĩraga mũtambo-inĩ ũyũ makaiga mbica cia indo iria marendia na thogora. Nao agũri makaingĩra mũtambo-inĩ ũyũ makarora mbica cia kĩndũ kĩrĩa marendia na thogora makamenya kĩrĩa mekwenda. Rĩu nĩ macokaga makaranĩria na mũndũ ũrĩa ũrendia mũndũ ũcio akamatũmĩra nao magacoka kũrĩha.

ĩno nĩ ĩmwe ya njĩra cia kũhũra thimũ, na ndĩrona ũyũ nĩ mũtambo wa cafu, ũrĩa andũ mahũthagĩra gũtũma kana kũhũra thimũ, makĩhũthĩra data na intaneti, ithenya-inĩ rĩa kũhũra thimũ, na wacabu mũndũ no ahũthĩre mĩtambo iki ya gũcemania na kuonana ũthiũ kwa ũthiũ ta Imo, nĩ kũrĩ ĩngĩ ĩtagwo Google Meet, ona no ũhũre na mũtambo wa Facebook, ningĩ nĩ kũrĩ ĩngĩ ĩtagwo Zoom no ĩhũthĩke na ona thikũ ici andũ nĩ marahũthĩra nginya Instagram.

ĩno nĩ nduka ya kwendia indo cia ũthaka na cia kåĩmenyerera ta maguta, njuĩrĩ, indo cia kwĩhaka, indo cia kwĩgemia ta mĩgathĩ mindira, mbete, ona bangiri iria cia gwĩkĩra moko na indo ingĩ nyinyngĩ ciĩgiĩ kwĩrora na gwĩthakaria muonere kana kũrĩa andũ marakuona. Nduka ĩno ĩrutaga wĩra wa kwenderia andũ indo icio cia gwĩthakaria na mũno mũno rĩrĩa kwĩna maambura na ũkũngũĩri, andũ nĩ mendaga gũthera na gũthakara, kuũguo nduka ta ĩno nĩ ĩkinyangĩria maũndũ maya.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha, ndĩrona hena mwendia ũyũ wĩna cati ya ngirini na no ekĩrĩte karembeko. Nĩ tondũ aroneka nĩwe mwendia tondũ nguo ĩyo yake ĩna marangi ma nduka ĩyo ĩrĩa ĩroneka nĩ ya Safaricom. Nĩ kwerethera kana kuonia mũgũri ũyũ menake wĩna cati ya mburuu, maũndũ marĩa me thimũ-inĩ ĩrĩa arenda kũgũra. Amũĩre ũrĩa ĩhana, sifa cia thimũ ĩyo, na thogora, na ahote kũmũringithanĩria thimũ ĩyo na irĩa ingĩ marendia nĩguo mũgũri athure.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩ atĩ, mũirĩtu ũyũ kana mũtumia ũyũ, aragathĩrĩria rũhonge rwa kambuni yao rwa kũhe agũri kana amemba ũtungata, na no akorwo ningĩ nĩ gũthomithia arathomithia aruti a wĩra a makambuni ngũrani ũhoro wĩgiĩ na bata wa kũhe amemba na agũri motungata mega, na rĩngĩ ona kũmonia nĩ atĩa mũndũ angĩhe mũgũri wake motungata mega.

Andũ aya nĩ kũthakaria marathakaria mũndũ ũyũ, na nĩ ndĩramũmenya etagwo Goliath. Ũmwe nĩ ndwara aramũthondeka, gũcigemia na gũciĩkĩra randa, nĩ getha cikorwo cikĩgucĩrĩria mũndũ rĩrĩa aracirora. Nake ũrĩa ũndĩ nĩ kũmwenja aramwenja, na akamũcora tũnyamũ njuĩrĩ-inĩ, twa kũmũthakaria na kuonania ena mbĩtĩka cia gwetha ũthaka, nĩguo rĩrĩa mũndũ amũrora agakena. Ingĩruta mũndũ gwĩka maũndũ maya ma gũthakaria, na kũmwĩra agathikĩrĩria aũríĩ mũtenja ekwenda, na ageka ũrĩa mũtenja arenda, nĩguo kũmũkenia.

Rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ nyonaga kana ndĩciragia ũhoro wa ũkui na ndege, na ũyũ nĩguo wĩtagwo ũkui wa rĩera-inĩ, na nĩ ndĩciragia ũrĩa andũ arĩa makuagwo na ndege, ũrĩa makenaga nĩ tondũ nĩ mathiaga wega matekũgiĩka, na nĩ mahotaga nginya gũthiĩ thabarĩ ndaya mũno matarĩ na maũndũ maingĩ ma kũmagia, na ningĩ, ona kũu ndege-inĩ, gũikaragwo o tarĩ handũ nyũmba kana mũkawa mũrĩ, tondũ no mũrĩe, no mũthiĩ bata, gũtirĩ ũndũ mũtangĩtuĩka a gwĩka kũu thĩinIĩ nĩ tondũ ona no mũkome kuo na koguo ngona ũthii wa ndege nĩ ũkoragwo ũrĩ mwega, ningĩ tiga nĩ ndege rĩ, andũ matingĩhota gũthiĩ mabũrũri mamwe ma kũraya.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha, ndĩrona ũyũ nĩ mũramani, ũrũgamĩte akĩrama, kana gũkundĩka, kana gũkĩnda, mũndũ ũyũ wũikarĩte thĩ njuĩrĩ yake, na aramũkĩnda mũthemba wa raini, na kuũguo, mũndũ ũyũ wũikarĩte thĩ nĩ mũtenja, nake ũyũ wĩkĩrĩte aburoni nĩ mũtaramu wa kũramana. Nake mũtaramu ũyũ wa kũramana no aroneka onake nĩ egũkĩndagwo no njuĩrĩ yake ti ndĩku gũkĩndwo. Haha marĩ, hangĩkorwo nĩ gĩtuo gĩa kũramanĩrwo nĩ kũronania kwĩna andũ aingĩ angĩ, mena maũndũ mangĩ mareka gĩtuo-inĩ gĩkĩ. Kuũguo o gĩkorwo nĩ gĩtuo gĩa kũramanĩrwo.

Rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ, kũrĩa nĩ andũ, manyitĩte thimũ ciao, makĩoya tũbica, kana tũ video ndĩciragia tarĩngĩ hena andũ me hau mbere, tuge haha nĩ handũ ta nyũmbainĩ ya monanio, koguo hau mbere wa nyũmba ĩyo, hena andũ, kana mũndũ, wĩna monanio ma taranda, kana magĩbũndithia, marĩa marakenia eroreri aya maikarĩte thĩ. Na koguo eroreri aya makona, mwonanio ũcio ndũkũmahĩtũka oro ũguo, no ĩndĩ, nĩmekũoya tũ video na tũbica, nĩgetha monage kahinda ka hau thutha, kana monie andũ ao arĩa matanahota gwĩkinyia monanioinĩ.

Maũndũ marĩa ma bata haha, nĩ kuona atĩ ciana ici igĩrĩ iria ci na yunibomu ya thukuru wa mũthingi, kuũguo kuonania nĩ arutwo, nĩ magĩte na kahimnda ga gũkorwo na kambiuta, na kuũguo kũgĩa na kanya ga gũthoma kũhĩtũkĩra mũtandao wa intaneti, no nĩ ndĩrarigwo nĩkĩ kana kamwe gatarĩ na gĩtĩ, kana hihi agĩkorwo ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, kana gaka gaikarĩire gĩtĩ na gakanyita kambiuta, aciari ako nĩ mahotete kũmĩgũra, no gaka karũgamĩte gagĩcũthĩrĩria, nĩ karaikio nja nĩ tondũ aciari ako matihotete kũmĩgũra na ũndũ ũcio nĩ wa bata kũrorwo, nĩ getha ciana rĩrĩa ciĩ thukuru cikaigananio gũtarĩ gũthutũkania ona kamwe.

Ndona ũũ, ũndũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ atĩ, mũndũ ũyũ nĩ mũmathai, kana mũturũkana, kana andũ a mĩhĩrĩga ĩyo ĩkĩraga mathaga na nyũri cia mĩthemba ĩno. Rĩrĩa wathiĩ Maasai mara, kana Naroko, andũ aya nĩo manyitaga mũndũ ũgeni kũndũ kũu, na nyĩmbo ciao, na ũgemu wao. Ũndũ ũngĩ ũroka meciria-inĩ makwa nĩ atĩ, thikũ ici, nĩ tondũ wa wagi wa mawĩra, andũ angĩ, arĩa matarĩ a ndũrĩrĩ iria nĩ ũndũire wao gũĩkĩra ũũ, nyũri na mathaga, nĩmaraciĩkĩra, na makageria kũina nyiĩmbo ciao, nĩgetha mahote kuona mbeca na ũboco wao wa o mutheya, nĩgũkorwo ndũrĩrĩ icio nĩcirĩagĩra mũno ũndũire wacio.

Bata wa kũhũra mbica, thutha wa kũhotana macindano, okorwo nĩ magũthaka mũbira, kana nĩ ma gũteng'era, kana nĩ ma kũina, kana nĩ magũthũngũtha, kwĩ bata mũno, nĩ tondũ nĩ mũhotaga gũkenanĩra, na ningĩ mũkahota kũnyita gabica ka hingo ĩyo mũkenanĩire, nĩ getha mũririkanage ũríĩ mwanakena, na ũrĩa kwarĩ kwega hĩndĩ ĩrĩa mwahotanĩte, na kuũguo mũgaikara mũkĩĩriragĩria kuona ihinda ta rĩu rĩngĩ. Kuũguo mũkerutanĩria harĩ gwĩka macoeci, kana harĩ kwĩruta na gwĩbundithia, na gũcokera wĩruti wa ũndũ ũcio mũrahotanĩte.